Ore enkoitoi nanu naidim atodua naidim ainyang'unye intokiting, naa enkoitoi e WhatsApp. Na ore paa enkoitoi e WhatsApp, naa tenkaraki naa iyata namba oltung'ani neeku idim atooshoki, niroro, nikiliki pooki toki. Na kisidai si inoitoi tenkaraki, idim ataa iyiolo naa oltung'ani. Niyata si namba. Neeku tenejo ninye nai alo metaa migira atum ilo tung'ani, tenelo nai metaa mokure girara aiko ilo tung'ani, niata naa namba. Neeku keeta engolon sapuk. Ashe oleng'.

Ore eningo tenintobirr ena naa ilo ake sokoni ninyiang'u inkwashen, ore piyau inaduo kwashen aituamia taa engari arashu oltuktuk ,niyau ake nintabau ake ang nilotu agwet , ore ake pindip atagweta nipik e embesin, nipik embesin nibukoki enkare , ore ake piibukoki enkare nituku, nituku ake nidumu apik enkae besen ee sidai ashu safi , ore ake piipik embesen safi nilo nidumu ee emoti , nbukoki nipik eilata , ore piibukoki eilata nincho eirowuaju aa karibu ildaikani imiet, ore ake peaku ikuna ampaka ildaikani imiet , nipik kuna kuti spices naijo kachumbari ,naijo kitunguu irnyanya , nipik ine wuei, ore ake pibuko, piipik enaduo ilata nagira aitoktok nidumu inaduo kwashen inonok nitagwetgweta, nipik enaduo moti nagira ayiera, Ore ake peyiera nincho eyiera piipi ampaka niaku ijo inoshi naikaukate , ore ake peaku ijo noshi naikaukate , nidumu nintau aitumia enjet kake enoshi taa olchumai nibukoki nipik enkae basin sidai , ore ake piipik ninchoo, nincho etoni airopiju baada e muda oldaikani karibu tomon ashu tomon omiet , nincho etooni , nidumu taa adumu tine wuei , nintayu enaduo moti airagie kando nilotu taa si adumu ena nkae , nilotu adumu sinye ena nkae enaduo , nilotu adumu inaduo kwashen inonok.

Ore eniko elaare oo ropiyiani esirkali peeu enkibekenyata ashu enkitobita oo baribarani naa keyai ake inaduo ropiyiani sirkali, kishoru sirkali iropiyiani eimu olbunkei, nelotu olbunkei nelotu ainkoru iltunganak oitobir ilbaribarani. Nishooyo iropiyiani aisho kila mahali naaji nayieu nitobiri olbaribara, nepuo iladuo duo tunganak loo baribarani nepuo ainyianku intokitin naaponu aasio esiai oolelo baribarani aa itinkai aa irorii neyau ake neponu aitobir lelo baribarani. Ore ake peeponu aitobir duo lelo baribarani ninyianku intokitin naaponu atobirie lelo baribarani tenkalo ake too lelo tunganak ake lina eneo teinewoi. Nepuo ainyianku tekuldo tunganak laijo lelo le community lelo tokitin laijo soito teinewoji nepuo aayau akeyie kulie tokitin teinewoji, ninyiaku akeyie karibu entoki akeyie naidimayu ninyiangu teinewoji eneo sidan sii nena ropiyiani eiumu akeyie olbunkei tenkaraki kiidim nelotu aisaidia inewoji oo baribarani mbaki ninye lelo tunganak oo manya enkalo oo lelo baribarani oitobiritai naa kiidim netumie esiai eimu inewoyi.

Ore imbaa arashu engeno naifa niata pitumoki ataas ena siai naa iyieu ninye angas iropiyiani , ekisaidia iropiyiani pitumoki ainyiangu kuna tokitin pookin anaa inilotu ashetie ena , enewuei saizi namanya kuna kukui, niyieu sii nintoki aaku iata orfundi arashu oltungani loidipa aisomea ninye ilo kasi loidim , likindim aeu ateshetaki enatoki pookin. Iyi sidii iropiyiani tenkaraki iyieu sii ininyiangunyie lukunguni naji onindim naa ainyiangunyie enankae toki pookin anaa kuna peuti anaa dii akeyieyie kulo kuti shumai siniche. iyi sidii iropiyiani tenkaraki , iyieu endaa nanya kuna lukunguni erishata pookin, iyi sii naa inyiangu nai endaa sapuk tenkaraki kenyita naa kuna lukunguni erishata pookin . Kisaidia sidii ee endaa kuna lukunguni metoishoto nitoki aaku kumok , aitoki aaku kumok oleng , iyi sidii engeno ee nindim atodolie enaake kisa, kisupat ena lukungu , kidim ataa ke etoo, kidim ataa keisho , keisho erishata naje ,kamaa kulo mosor kidim aisaidia erishata naje kamaa anaa , anaa enatoki naijo aa lelo mosor kidim nepetaa elukungu aja , niaku iyieu engeno onena , onena , onena baa pookin , ashe oleng, niyi siii engeno tenkaraki.